Ore ena naa osokoni loonkishu, ore tenkopang' naa kiata ake osokoni loo nkishu. Naa keseja ereuni ake nkishu apiki osokoni ninyiang'u iltung'anak oidim ainyiang'u. Kelotu olamirani emirta enkiteng' enye , nelotu olainyiang'ani , nirori aning'uno bei onaduoo kishu. Kesej sii etii irkunjai arashu iltung'anak oiburuk inaduo kishu , naa ninche ongas apik bei petumoki atimir te niaba olopeny.

ee kaidim atolimu, ore ena naa lkelioo ajo eunore oorkeek. kelio ajo etotoni kulo tunganak netoru egumoto. egira ninche aayau olchani neun teine wueji. ore eunore oorkeek naa enetipat amu kitobir oloingange, neitobir sii olmanyara. neku elio ajo ore kulo tunganak naa olchani epikita ninche egumoto aun tena rishata.

ore kulo naa irkeek le sipitali, nelio ajo enkipimata e amalaria ena. naa kelio ajo ashu kaidim atolimu nchere isapuk maleria si ninye tenkop ang oleng. ore sababu naasapukie maleria tenkop naa tenkaraki enkojingani natii enkop. ore entoki nayau enkojingani naa nkariak naairagaa, neeku isapuk oleng esiai emaleria tenkop ashu ninye imoyiaritin ake pookin.

ore tosirua lekiama, naa kekumok intokitin naaing'ori, ore entoki edukuya lazima pee ishopo iltung'anak inkilani, enkanyit, arashu ninye aaa nkilani sidain naaidim ataa keyietu nkonyek oltung'ana. nchere nkilani naitodolu ajo ene nchipai ino olong'.eeta oltung'ani onoto olikae, arashu eeta oltung'ani oipang'a teroruata nabo emaisha alo ae roruata. ore naa kiama naa, nabo oitoi sidai oleng' arashu aa enkilepata oltung'ani apuku te mpukunoto nabo oltung'ani nelo ae pukunoto te maisha.

Ore ake peepuku olong'unying'unyi tolelatia nchere kegirae anang'aa oloirerio towuejitin pookin, naa ore oltung'ani le dukuya laidim atoliki ilo kilikwai naa olaiguanani, aitabaiki olaiguanani nchere, kegira naa aaku kesapuk oloirerio tenkop peyie etumokini naa aing'oru erubata esirkali e county peyie ing'oru eniko pe eya oladuo oirerio.

Ore ena naa enkiremore arashu eunoto endaa, enetipat oleng' enkiremore amuu, ore temurua ang' naa enetipat amuu keisho iltung'anak endaa tiatua ilchambai lenye, eitu eitoki aapuo ainyiang'isho. Tadamu ajo ore en'daa napuoi ainyiang'u naa kegol enkinyiang'unoto amuu kelaki mpaka kodi kake ore en'daa niun tolchamba lino, naa intayu ake ninya eitu intabaiki sirkali meiteru aadung' ninche kodii enye.

Oore ena, nelio aajo enkitobirata arashu eramatata osinkir. Oore teneyieu naisum oltung'ani eneiko peyie ias eena, naa kaliki oltung'ani meing'oru enkiti rubata tolchamba lenye, naalo autaki eneiko peyie etur enaduo wueji, neing'oru eele puuya naa opik eene wueji, neing'oru naa en'daa osinkir, neing'oru toi ninye lelo sinkir oopik iine wueji peetum atoisho, neramat peyie etumoki ataa keitau aake terishata naba enaa enayieu niinye.

kaidim atejo, ore tembata ngarrin oo matatunini onengarri enkima, kaidim atejo ngarrin oomatatuni duo naaji sidan tenaidurra, naa tenkaraki ore kuna garrin oomatatuni, meeta ewueji nemeeim, kidim akeyeie aashom ewuei needo oleng' eimita ata iseroi. Ore naa ninye engarri enkima naa olbaribara obo ake esuj ninye, neeku kajo nanu kuna garrin naai oomatatuni ninche naai sidan.

Nelioo aajo eramatare oo nkishu onyare, naikenori intokitin tolaleta araki tonkajijik nadaare. Ore sababu nabo naibelekinyie eena ramatare tenkop naa entumoto olchambai. Kelo neelo ometaa kutitik ilchambai lootae, neibidi naa peyie eiaku keing'oruni ewueji kiiti nepiki naa eramatare, peyie etumokini ataramatisho.

Ore ena naa eramatare oonkishu. Ore tenkopang meikinori arashu meeni nkishu tene daa. Ore tenkopang naa kebolori ake inkishu tadekenya ,nepuo iseroi , nepuo adaa, ore teipa neshukunyie nkangitie. Meeni nkishu tenkop ang tenkaraki naa keetae ewueji sapuk nedaare arashu ninye aa kakumok esiana oonkishu naatae niaku metumokini ake ateen inaduoo kishu. Ore tenkop ang , kepuo ninche nkishu adaa nepuo ninche nkangitie enye.

Teneyieu oltungani nebol account torkerenget le nairobi naa kelelek oleng amu isarsar ake nilo embenki, nikiretoki iltunganak otii ine wuei arashu kiboloki ninche openy, nikinchori tisira empalai , nidimi ninye nitutumi we esimu ino metaa itumoki ataa itum enaduo account ino te esimu ino.

Ore REITs naa kaidim atejo enkampuni ena naitasheiki enchetare oonkajijik , nemir inaduo ajijik pee etum faida arashu isho naji iltunganak mpisai nainyiangunyie inaduo ajijik ,netum ninche faida. Ore REITs naa keji te nkingeresa naa keji real estate investment companies . Ninche naitasheiki esiai nchetare oonkajijik arashu nkangitie peyie etumoki aisho iltunganak nemir netum faida eimu enaduoo shetare.

Ore NSSF anake duo kulie kiomani le sirkali, naa ore enaiko tenias esiai, kedunguni oltungani esajata oropiyiani tormushaara lenye nelakie inaduoo ropiyiani e NSSF.Ore duo teyiolounoto naa kejitoi ore oshi kuna ropiyiani naa naponuni aisho oltungani tenkata enye emoruao . Niaku ore duo oleng naa kedunguni kuna ropiyiani naa ropiyiani kuti oleng ,kesej aa mia mbili kidunguni , mpaka mia tano, nepuo account ino e NSSF tenkaraki pirip social arashu a enkishui ino.

Ore naji teniyieu ninteru enkiti biashara ino arashu a cyber cafe naa indim aitumia nkoitoi kumok atumie iropiyiani. Ore enkoitoi edukuya , indim ninye niliki ilchoreta aliki ajoki iyata ina duata, nijoki pee kinchangaki ninche iropiyiani. Indim sii nimir imasaa inonok niata pitumoki aiterunyie biashara, indim atimira matejo naji ntare, nkishu arashu enkiteng nabo pinteru enaduo biashara ino. Indim sii atoliki ormarei nijoki pee kincho nchilingini ninterunyie , arashu indim aingoru loan pitumoki atushuku iasita enaduo biashara.

Ore taa CRB naa orbuku lopiki iltung'ank oota isileni . Keji tenkutuk olashumba credit reference bureau yaani ore amu iiwa isileni nikipiki ine wueji pee itumoki aaku ilak nena ropiyiani. Teneyieu oltung'ani nitau kewon tene naa enapa sile niata ilak, nindim atooshoki ina aampuni niatayie esile, ajoki italaa esile, nishooyo nkarn inoinok meshomoita CRB peitayuni tilo buku.

Ore ena, naa eramatata olukunkuni, ashu kaidim atejo enkuku. Elio ajo ore ena kuku negira aitayu irmosor. Ore tenkop ang',medupa oleng' eramatare onkukui. Kake, ore eramatare nikidup oleng' naa enoontare onkishu. Kake eetae ake irkuti tung'anak oosita eramatare olukunkuni, na keshetaki ake nkajijik, netum ewoi enye nidim aitaunye irmosor, teseriani, kake eetae nyamalitin naaje, enaa imotonyi naijo olailepo onya kuna kuna kukui oleng', neeku kenyamal ilairemok arashu ilaramatak lekuna lukunkuni.

Ore kunaa naa inkopirr enaa enalio, ee kainajo meesapuk oleng' esiai onkopirr tenkop naing'uaa tengaraki meesapuk iyiok eramatare omotonyii arashu aa ilukunguni. Ore ntokitin nikiramat oleng' tenkop neking'uaa naa ntokitin naijo nkishu ake o ntare aa onkerra onena okulie kumok, kake medupa oleng' esiai oomotonyi. Neaku ore duo tendorrop oleng' ore tenkop naing'uaa nemedupa oleng' eramatare onkukui neaku mikiata imotonyi naitau kuna opirr.

Tenemutu naaji aa nanu olofisai aa lebietisho te kaunti natii, enaata aa wore inkibelekenyat naidim ayau naa wore nabo enye, naa peyie ayakikisha ajo aah ketii irkiek sipitali ni. Wore tenakata tena kaunti ang', naa keetae enyamali oleng' orkiek, ata hoo duo kiata naa ilofisaani oitasheki. Neeku wore enkibelekenyata nabo naa enetipat oleng' naa enaata ayau irkiek metaa ketii isipitalini.

Ore ena, naa eunore oo irmatunda, enetipat esiai olmarunda oleng' temurua neking'ua , aa tenkaraki keishoru metaa ketii endaa inkaulele. Ore eunore o ilmatunda oijo ilnyanya keitoki aaku keitadoyo gharama enkinyang'unoto olnyanya te sikuoni, netumi te enkiteleleki ashu te entaani tiatua ilchambai lang'.

Ore ena, ore enaa enalio tenapisha, kitodolu ajo ore ena naa esiai olotorok. Arashu erutoto ena naruti taata aitayu enaisho olotorok. Ore eng'eno nayieuni tene, naa piyiolou oltung'ani eninko peyie iyar ilotorok teng'eno, niyiolou si eninko peyie intapaash keon ilotorok, peyie mikiar ake aitanyamal.